Ũndũ ũyũ wa kũrera ngũkũ, ithuĩ rũrĩrĩ-inĩ rwitũ tũĩkaga ũũ, tũigaga ngũkũ, no tũciige thĩiniĩ wa nyũmba, tũciĩkĩrĩre irio tũthani-inĩ, kana mĩkebe-inĩ, kana ningĩ tũcirekererie cithiĩ nakũu nja, cikarĩe na kũu nja to nginya tũcihingĩre handũ.

Kĩndu kĩrĩa kĩrathiĩ nambere haha nĩ mũrutwo, no ũyũ ahana tu mũndũ wa kawainda na nĩ mũtĩ arahanda nĩguo kũmenyerera marĩa matũrigicĩirie, na gũtũma, na nĩ tũuĩ mĩtĩ nĩ ĩtũheaga faida nyingĩ ta gũtũhe rĩera rĩega, na gũtũrehera, gũtũrehera mbura ĩrĩa ĩtũteithagia kũmeria mĩmera.

Ũyũ nĩ ũhandi wa mboco, na rũrĩrĩ-inĩ rũrĩrĩ-inĩ rwitũ tũhandaga mboco tũticihandaga na mĩtaro, tũhandaga na, ũkoraga mũndũ nĩoya banga, agatheca karima agekĩra mboco ĩmwe, onokorwo bado cigũka ta ciĩ mĩtaro-inĩ no, citihandagwo atĩ gũitĩrĩrwo mĩtaro tũcimbaga ka ka tũcimbaga irima, tũgekĩra mboco hau thĩiniĩ na nĩĩgũkũra ta ũũ ici cikũrĩte. Kana ona ningĩ thikũ ici nĩtũmenyete maũndũ ta maya, ũgatema tu mĩtaro ũgathiĩ ũgaita ta mboco ta ithatũ ũguo cibuatanĩte na bado no cigũkũra.

Maũndũ marĩa mũndũ no nginya akorwo nĩ ahingĩtie nĩguo akorwo na akaunti ya M-PESA nĩ, nĩ atĩ no nginya mũndũ akorwo ena mĩaka ikũmi na ĩnana, na mũndũ ũcio akorwo nĩ ena kĩbandĩ, nĩ oyete gĩbandĩ kĩa bũrũri, na ena mbeca ta, ena mbeca nini nĩguo ahingũra akaunti ekĩre icio mbeca nini, na akorwo ena kabiacara karĩa gegũtũma bando nĩ arĩkĩraga mbeca akaunti-inĩ, akaunti ndĩgaikare ĩtgarĩ na mbeca.

Ngumo irĩa njega irĩa ciendekanaga harĩ mũndũ wa kũruta wĩra wa kũrora andũ arĩa makuĩte nĩ ta ngumo ta ici: Mũndũ ũcio no nginya akorwo na roho ya ũmũndũ nĩguo akamenya andũ aya ona okorwo nĩ andũ makuĩte mararĩ andũ nĩguo akamarora wega, na njĩra ta cia kũmathambia gũthambia mĩĩrĩ wega, kũmahumba wega, okorwo nĩ njuĩrĩ cirarĩ njũru magacicanũra wega. Tondũ ona okorwo mũndũ ũyũ nĩ akuĩte bado nĩ arenda gĩtĩo kĩu. Ningĩ mũndũ ũyũ wa kũrora mwĩrĩ no nginya akorwo nĩ mũndũ ena ũigĩrĩrĩku. Okorwo mũndũ ũrĩa ũkuĩte nĩ mũndũ ararĩ na mbeca, akorwo nĩ ararĩ na thaa ya goro, mũndũ ũyũ nĩ ekũmĩoya na amĩige wega na famĩlĩ ĩngĩũka ĩmanengere. Na ningĩ mũndũ ũcio no nginya akorwo nĩ mũndũ ena meciria mega tondũ nĩ ũkoraga okorwo mũndũ ndarĩ na meciria mega ndekũhota kũrora mwĩrĩ ũcio ũrĩa ũbataire na famĩlĩ no yũke ĩrakare. Ũguo mũndũ ena meciria mega nĩ ekũhota kũruta wĩra wake ũrĩa ũbataire na wega.

Aciari a itũũra rĩakwa matigagĩrĩra atĩ ciana ciao nĩ ciarĩa wega, tondũ harĩ kũrĩa wega mwana nĩ ahotaga gũkorwo na afya na mwĩrĩ wake ũgakorwo na hinya wa kũrũa na mĩrimũ, ningĩ aciari nĩ mahotaga gũtũara ciana ciao thibitarĩ nĩgũo cihote gũthimwo na cirorwo kana nĩ ndwaru, na ningĩ aciari nĩ maikaragia ciana ciao thĩ makamera ũrĩa mabatairie gũikara ta me cukuru, mathiĩ cioro methambe moko, matigatinde makihuta hutania ona mahutia kĩndũ kĩna gĩkomagethamba moko rĩngĩ, ona matarĩte methambe moko okorwo mũndũ nokorwo mũndũ nĩ araigua ena homa kana nĩ arakorora agathiĩ kwĩ mwarimũ akamũĩra, mwarimũ nĩ ndĩra igua ũru, ningĩ aciari, okorwo mũciari nĩ ona mwana wake nĩ araigua ũru nĩ ahoyaga rũtha kwĩ arimũ marĩ cukuru akauga mwana wakwa nĩ araigua ũru rĩu mwana wake agaikara mũciĩ nĩgũo ndagathiĩ kũrũaria ciana ingĩ cukuru-inĩ.